Ore paa enetipat tenias ena mbae aa ore Kuna naa nkaitubulu natunoki too irkuniani naa teniun nkaitubulu too irkuniani nipunhuza ashu naitadoyio enkitumiaroto enkare sapuk ore pii nturur naaduo kulupuok too torkunia ore pee ebukoki enaduo are naa kitosha naaduo aitubulu pee ebulu aitobiraki kake teniun tenkop naa kelelek eingatie enkop naaduo aitubulu enkare neeku ene maana teneuni too irkuniani amu edim ategelu nkulupuok sidan naitubulu naaduo aitubulu naa tenibukoki sii enkare naa keeku enkiti are eya petumoki aa tubulu neeku enetipat ena oleng tenibukoki sii too mbaipi naa kisidai

Ore entoki nagira aasa tene na ntona itawuoki aoju peitumiai ana irkiek na kebakieki moyiaritin nakishiunye moyiaritin napaasha neaku inatoki nagira aasa tenw intona orkiek itauni neojuni nitooshi enkolong metoito petumokini aisudoi pebakieki moyiaritin kisaidia kunabtona ashu kulo kiek moyiaritin napaasha aitibu nona moyiaritin neaku inatoki nagira aasa etoojuoki niooshi enkolo nitalami enkare pebakikie ltamoyia

Ore entoki nadamu tenadol ena bae, naa enkop naa kiti enchan. ore piiyieu. nintubulu nkaitubulu inonok te nkop naa kikiti enchan, naaidim atuturo ngumot oorpaek. nipik irpaek wariwaree Kila egumoto. nintalam, kiasi naje, ore inaduoo gumot niminuk oleng. ninguaa egumotk ewueji, najing enkare, peetum iladuoo paek, aatushum enaduoo are pee idim aitubulu. ore peetum kulo paek enkare naitosha Eton aa kutitik, nebulu aitobiraki. naa ore pee ebaiki kiwango naje naa keeku lasima piittum irpaek linonok.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa amu ore taa kuna naa nkuashen naa ore enkata enchan meyeu nigusa nkuashen enkare. Ore pee eshoroo enkare inaduo kuashen naa kelelek inyala nkuashen, kiinyal enaduo are inkuashen. Ore sii kuna kuashen nainyalate menare nepiki atua nkulie amu kepuo aitasur inkulie kuashen ninyala pookin neeku ene pesho enaduo siai nitaasa. Kiidim sii atijing'a orkurto nelo anya inaduo kuashen inonok, neeku ina toki adamu tenadol ena piitalami nkuashen enkare teneeku, nebukokini irkeek pee meenya nkukuuni.

Ore enasiai temurua natii na kegira aitobirari amu indim aitau mbenek tekulo kiek nindongidong ashu indong metaa enkurma ore enaduo kurma na kisaidia amu keaku olchani obakieki moyiaritin napaasha ore pidongi naduo benek naindim aisudoi atipika ntokitin na nimir peinyangu ltunganak apuo abakie moyiaritin indim ainoto faida amu ore nona ropiyiani nitum naintumia ainyangunyie ndakin na nisumie nkera esukul niasie nkulie kumok ake neaku enemaaana enasia oleng

Ore entoki nadamu tenadol ena naa enkurto nanya irng'anayio tenibulu ore ena mbeneyio naa kitodolu Ajo orkurto ogira aporoo nelo ele kurto ajig atua kulo nganayio ore pitum Ajo enosa orkurto irng'anayio linono naidim atubukoki irkeek pee elam oladuo kurto irng'anayio linio edim sii tene embaata oo mbenek ashu irng'anayio eibunga oladuo kurto naidim nidhngoo pee mitasur irkulie nganayio

Ore entokinagira asaa tene naa mbenek eibunga nkukuni naa tenijig Kuna ng'uesi mbenek ashu nkaitubulu enono na kelelek nemitiki ebulu aitobiraki enare ning'oru nkoitoi niborie pee etumoki nkaitubulu atubulu naa nebaiki kiwango naiyishore ore pee Enya orkurto mbenek nimisho naaduo aitubulu eiyisho neeku keyieu ning'oru irkeek abukoki metaara lelo Kurt neyieu sii nidungoo mbenek naibung'a ele kurto pee meshurto nkulie ashu pee mitasur nkulie mbenek

Ore entoki nagira aasa tene naa nkukunik naibunga mbenek onkaituulu .Kenare nepiki olchani kuna imbenek ashu nkaitubulu inonok pimboyo pemejing kuna ngwesin . Ore ake pibung ingwesi naijo kuna nkaitubulu naa kelelek emitiki eisho aitobiraki .Neku enemaana tenioori kuna ngwesin ataa abukoki irkiek pemitubulaa ajing nkulie benek. Indim sii nidungu imbenek naibunga kuna ngwesin pemeshurtaki nkulie benek amu ..

Ore entoki nagira aasa tene, naa inkukuuni nanyita irng'anayio. Ore pidol ajo etii ng'uesin nanyita irng'anayio linonok, na enaikash tenibooyo, alang tenitubulaa minasa irng'anayio pookin. Amu ore penya, nimitum hoo toki. Kake ore pee iyiolou asioki, naidim nipik olchani oibooyo, idim si nidung'oo laduo ng'anayio oidipa ng'uesin aibung'a, pemeshurtaki irkulie naduo ng'uesi meshomo anya. Neeku idim aibooi, tenidung'oo.

Ore enabae na enetipat oleng ataa ore kuna na nkaitubulu ashu maua nauni pitobirieki enkang ore peuni nkaitubulu nijo kuna nitobir enkang oltungani metisidana neyau enkijape sidai nidim si ayau enchan ore eunoto ekuna aitubulu indim atuuno na keadoru neaku irkiek sapukin neyau oloip indim aengiangae toladuo oip ore enkae na indim atuuno nkaitubulu na olchani ore pintau mbenek onaduo aitubulu niok aokie irkiek.

Ore entoki nagira aasa tene, naa irng'anayio ogira ainyala. Ore piun irng'anayio, tenebaiki ewueji netaa kishaakino ninkesu, naa kenare ninkesu eton itu inyala. Kitodolu ajo keeta emoyian naje, naibung'a kulo ng'anayio, na ore eninko pee intapaash, kishaakino nibukoki irkeek oishaakino, nintayu si tenetii orng'anayioi obo oinyale ashu waare, nidung'oo pemitasur irkulie. Neeku inabae nagira aasa tene, kenare esiokini aramat eton

Ore mapemdeleo ashu enkitobirata niyeu nidol tenasia na ore enedukuya ore nkaitubulu ishaakino nepiki emkare mirowja enkolong ataa ayoki tenkakenya ashu epiki teipa eneeku kedoyio enkolong mishakino neoshoki enkolong nkaitubulu enkare ore si enkae ore eunore naijo ena na keasi tewoi nemeshaita kenare naa ore kuna aitubulu nepiki emkare kila enkolong ayoki tedekenya nitokini apik teipa amu ore pipal nelelek etoyu naduo aitubulu.

Ore entoki naasitai tene, naa keunitoi ilanterera. Kepaashari enaunore, amu ore lanterera kutitik, na kishaakino nemeturi enkop oleng, amu kidim niminaki atua enkop. Ishaakino si na kiturrurri ake inkulukuok, niboori pemeya enkare, neturi nkutiti mutaroni tonkeek ashu torkimojik, nisirisirakini laduo ng'anayio. Mishaakino si nenukari tonkulukuok kumok. Neeku inatoki nagira aasa, keunitoi irng'anayio kutitik, metang'asa abulu, petumokini atadotu awaita ewueji napuo abulunye metaa inkaitubulu sapukin.

Ore enabae, nebae emaana oleng, amu inkaitubulu naitobirieki endaa. Ore piyier impuka inonok, naidim atipika kuna aitubulu, washu kulo ng'anayio, nitobir enaduo daa. Ore eninko pee itum, idim atuuno, nibukoki irkeek oishaakino, nidotu nkujit ashu eriaa, naagor amitiki naduo aitubulu eeku, naa nejia inko pitumoki anoto ashu petumoki atubulu esidai. Neeku nejia inko pee ebulu aku nkaitubulu sidan, naa

Ore eninko pintobir ena, na nkaitubulu kuna naiu irng'anayio onyai. Teniyieu niun kuna aitubulu, amu nolanterera kutitik, naidim airemo enkop, nisuaki naduo aitubulu inonok, niremoki tenidip atubulu penyo, nidotu nkujit, nintayu eriaa, nibukoki irkeek oishaakino, ore inakata nebulu inkaitubulu inonok asidanu, ampaka nikiiki irng'anayio. Kenare nitobiri, airemoki nedotuni nkujit, nebukokini irkeek pitum irng'anayio.

Ore peibelekenye enabae tenkopang na mekure eunishoi anaapa tenkaraki euo olameyu ma ore entoki nayawua olameyu na endungoto irkiek kedingitoi irkiek nepeji nkuk na kitalamaa inabae enchan ashu kekutaa nkatambo ore nkatambo na ninche nayau enchan neaku ibelekenye enabae oleng tenkaraki endungoto orkike wempejoto onkuk naibooyo enchan pemesha neaku meunoi ndakini amu mebulu tenkaraki meetae enchan naitubulu.

Ore enasiai temurua natii, naa kegira aitobirari, ah ore tena naa eunoto orkeek, nikiyaki irng'anayio. Ore peuni kulo keek, na lemaana oleng. Ore enedukuya, ekincho oloip, liyeng'iyeng'are tenirowuaju enkolong. Ore si enkae, keu kulo keek enchan, amu ore piun irkumok, naa keu enchan. Kitoki si aku keisho ayu irng'anayio onyai. Imir si laduo ng'anayio linono, pitum iropiyiani, na idim aitaasa ropiyiani ebae pookin akeyie. Neeku lemaana oleng.

Ore enasiai temurua natii, naa kegira aitobirari, amu ore kulo keek teniun, nenkata nabo ake iun, neeku ore kila enkata nasha ashu enkata naishaakino peisho, nikincho irng'anayio laidim ainosa, idim atimira, nenya nkera inonok, nkimpungusaki gharama nilo ainyang'unye tosokoni. Ore si pee imir iladuo ng'anayio, nekincho iropiyiani. Idim aisumie nkera, ninyang'unye enkae daa nimiata, niasie inkulie tokiting sapukin ake. Neeku ilemaana oleng, amu ekincho nena baa pookin.

Ore entoki nalotu ndamunot tanado ena na ore kuna aitubulu nemesidan tenkitunulono endaa amu keshep inkaitubulu memitiki ebulu aitobiraki amu kingatie enkare ningatie nkululuok nemitiki eisho ,enare nitauni kuna aitubulu eton aa kutitik pemeingatie enkare kemitoki si eisho aitobiraki neaku irkutik irnganayio litum ore enakatabingira airemoki nkaitubulu inonok na kenare nidotu kuna

ore entoki nagira asa tene naa ilpaeyek itayioki temukunda nepuoi ailili torkompe pee etumoki atoito ore esidano tenilili ilpayek naa kemitiki ilpayek ing'iala nisho sii etoyu esidai nemitiki ejing embusha ore pee ilili ilpayek aikoji naa kebik eitu ing'iala netum oltung'ani edaa tenkata olameyu idim aidong'o iladuoo payek, nidim ateyierie olkiseri, naa kidim atobik enkata akeyie niyieu tengaraki meng'uoyuu ashu ing'iala, amu isudoyie esidai.

Ore maana enakipirta tonkiasin ekila enkolong, naa olchani ele oremi ntare, ashu nkishu, ashu masaa akeyie pookin, pibooyo emoyian naje toseseni. Ore peremi ntare ele shani, naa keeku ntare biot, nidim atoisho aitobiraki metoponata, nisho si iseseni lenye metisidana. Kibooyo si moyiaritin naidim nai aibung'a naduo tokiting. Neeku enemaana enakipirta, teneudi ntokiting, ele shani pibooyo moyiaritin. Kisaidia metoishoto aitobiraki, na nepona naduo tare, aisho neeku kumok.

Ore kuna aitubului naa kebulu tenkata olari. Ore entoki nalotu ndamunot tenadol kuna aitubului naa enkata enchan amuu ore tenkata olameyu nemeidim nkaitubulu naijo kuna aatubulu. Keitegemea enchan sapuk olari sii osha enkata naado. Niaku inatoki aitadamu kuna aitubulu ajo ore tenkata enchan sapuk ashua olari sapuk naa kebulu nkaitubulu nkabilaritin naapasha. Ore peyieaku olameyu nemeidim aatubulu aatubulu

Ore maana ena kipirta too nkiasin ee anaake. amu ore taa Kuna naa nkuruon naatoruoki te nkima. ore pee iput nkuruon enkima. nemitki irkeek aata nafasi tenaduoo kima. naa irkeek Ile maana, alang' inkuruon te nkima, amu ninchee itumiae asioki. kenare neori enkima anaake aitayu nkuruon. pee itumoki atipika irkeek, ninok amu, ore Ina kibooyo empuruo. nisho sii enkima meipiuypo, pee irowuajie enkaji, neyierieki sii daiki. misho iltunganak Enya empuruo. ore edaa nayieri tene naa kesioki aku.

Ore ena siai temurua natii, naa kitobirari amu kikiti enchan, naa ore enkata kiti enchan, ishaakino neuni nkaitubulu aitobiraki, aa taa kepiki orpuya yiabori, peetumoki aibooki nkaitubulu enkare. nibooyo sii enkolong' pee meosh, osunyai, aoko enkare pookin. neeku ene maana ena oleng. kenare nepiki orpuya ,abori nkaitubulu eunitoi, pee ibooki nkaitubulu enkare. nemitiki enkolong' eosh, aingatie, nkaitubulu enaduoo are. ene maana ena amu kishu nkaitubulu metubulu aitobiraki, kisho sii metoosho esidai.

Ore ena bae temurua natii naa ene tipat oleng amu ore peun oltungani nkaitubulu, naa ore pee kiliku ilnganayio, naa idim ataasa iladuok nganayio ntokitin kumok, idim atimira, idim sii ainosa nenya nkera inonok. nidim ataasa akeyie nkulie kumok. ore pee imir iladuo nganayio linonok. naa itum iropiyiani, niyasie ntokitin kumok oleng. idi. atalaakinye nkera sukuul idim ainyiangakinye edaa nidim sii atabakie naai matejo oltamoyiai teniata. niyasie nkulie tokitin ake naas iropiyiani. ore Ina naa faida eunoto oo nkaitubulu.

Ore ena siai temurua natii naa kegira aitobirari, aa ore taa kulo naa ilamasurin otuunoki neisho naa nikesi. ore pee iun olmasuri naa enkata nabo ake iun neeku Kila olari neisho iladuoo masurin lino. kila olari nikincho ilnganayio. ore sii pee itum iladuoo nganayio naa idim ainosa inkera inonok nitadoyio gharama nilo ainyiangunye ilamasurin tosokoni. idim sii nimir iladuoo masurin kimono ninyiang'unye enkurma nanya nkera. idim sii atimira nitaasa iropiyiani ay ake.

ore entoki nagira aasa tene na ngaitubulu natubukutua ningorieki enkop ntapuka peetumoki irmatunda arashu irnganayio atuubulu ingorita enkop. ore peebulu irnganayio aiko inji naa kesapuku neisho oladuo shani aitobiraki naa indim anoto irnganayio kumok teniramat ena ramatata indim anoto irnganayiok nindimdimi ainosa oo nkera indim sii anoto irkumo oo nyaki timira. kesidan irnganayio to sesen lo ltungani amu keyau biotisho naa endaa sii to sesen naiku ene maana oleng te ni un irnganayio

Ore entoki nadamu tenadol ena naa enaisho namukuni ,kemukuni inaishi ontokitin , niaku ore eletoo lenkare , ore inaduo tokitin niyieu nimuku nintadoiki atua elekunia nien enkutuk nien kimnotlchanta pemedoiki atua , ore pidip atumukunye kiwango niyieu naa indim aitayu neku ore irkiek ogirae amuku , niadoikini atua orkunia pemepuo ashulare enaare ashu enaduo aisho . Ore peaku enkata na indim ake aibunga elekunia nintayu enaisho.

ore ena siai naa kisapuk oleng' tenkopang' aataa eunoto oo ilng'anayio ore ilng'anayio naa ile maana tosesen, naa tenetu iun oltung'ani nilo sokoni ainyiang'u, ore iltung'anak kumok naa kenyor atuun ilng'anayio pee itadoyio enkinyang'unoto neeeku kitadoyio oltung'ani poooki aun ilng'ayio lenyanak pee melo ainyiang'u tesokoni , ore sii pee iun ilng'anayio pee inya naa ile maana oleng' tosesen lo tung'ani tebiotisho naa edaa sii iladuo ng'anayio neeku etayiolo kila oltung'ani maana neeku ina paa sapuk tenkopang'.

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena, naa eunoto orkeek, kenarikino, neun Kila oltungani irkeek, nitadoyiori edungoto orkeek pee eyau enchan. ore taata keun Kila oltungani irkeek tenkang enye, naa ore Kila irkeek teneuni. kila olchani neeta maana. amh keuni irkulie laa tenintayu, idim atabakie imoyiaritin. neuni iloiu irnganayio, oonyae, nemiri, neuni sii kulie laa keeku oloip. ore sii irkeek teniun tenkang ashu te wueji akeyie nituunie, naa keyau enchan nibelekeny oloingang'e leine wueji netii.

ore entoki naitiship tenasiai ashu tena baye amu ekwetata taa ekwetita ele tung'ani ore pee ikwet nisaidia emanaroto osarge tosesen lo ntungani, kisho sii osesen metaa kidim ataasa esiai ore pee ekwet oltung'ani naa kitadoyio eilata tosesen, amu ore pee iyata eilata sapuk tosesen naa kelelek kiyaki imoyiaritin, nelelek sii itaa oltung'ani metaa kidim ataasa esiai, ore ekwetata nitadoyio elata tosesen nisaidiya emanaroto olsarge tosesen lontung'ani.

Ore paa ene tipat ena bae temurua natii naa. amu ore taa ena naa eunoto orkeek, etudung'oki tenakata irkeek iltunganak oleng. ore peedungi irkeek, nepeji nkuk, nitalamaa Ina enchan. ore eunoto orkeek, naa kisaidia too ntokitin kumok aa taa itum oltungani oloip liyengiyangare enkata ninanaure. keyieu sii iladuoo keek irnganayio. lidim atimira nitum iropiyiani ,ore iropiyiani, nemeeta ebae nimidim aitaasa. amu inosie edaa ninosie nkulie tokitin ake. ore sii iladuoo keek ouni, naa keyau ninche echan. teniun sii irkeek, neleleku itumiae abakie imoyiaritin. napaasha tosesen.

Ore ele naa ormalenke, ore entoki naitadamu ena, ore pee ebulu ormalenke, nikari nitobiririni ewueji sapuk, amu melaa ninye nebulu aidapasha. naa teniramat naa itum ilnganayio kumok. nemitikini ing'uesien, nerisheki ntokitin pookin, naidim aitanyamala pee meisho. ore sii peeisho, kenare ningor iladui nganayio, pee intalam inguesin pee menya. ore sii peeku, nintayu pee ningiala. neeku Ina toki aitadamu ena, edaa nitum.

ore eng'eno ashu ibaa niyieu pee iyas ena aa ore taa kuna inkaitubulu naitayioki ibenek nepuoi aituku pee ebakieki iltung'anak imoyiaritin pee itukui inaduoo benek nepiki enkare nairowua neej oltung'ani matejo oota emoyian naje, ore ina kima oonaduo benek tenikiar nitayu emoyian naje tosesen ashu nebak enaduoo moyian, enetipat kuna benek amu kebakieki nena moyiaritin naa ore sii kesaidiya ashu aa inkujit ayau enchan neeku ore eng'eno niyieu naa pee iyiolo ajo kakua benek niyiolo aitumiya ajo kakwa moyian ebak.

Ore eninko pee inyia ena, aa ore kulo nganayio naa irnganayio oobulu tentim, nidim sii atuuno. ore kulo nganayio keeta irkiku, naa ore eninko pee inyia, idim atudungoi lelo kiku, nintuki iladuoo nganayio nidung. paa itumoki taa ianosa. kisaidia aabak imoyiaritin, neibooyo pressure tosesen. naa keyau sii biotisho osesen loltungani. neeku nejia inko teninyia. naa Ina faida naata tosesen.

Ore Kuna naa benek, naatasotoki, pee itoki,.ore faida naata Kuna benek, ashu tipat, naa tenetii inaduoo benek naa keeku olchala. ashu empuliya. tenidumu inaduoo benek, nilo abukoki emukunta, ewueji nituunie nkaitubulu naa keeku olchala. neeku ene maana oleng tenias ena ,amu ore pee isotu benek naa ingas doi ninye aisafisha, enkang ino, nitoki aaku ine tipat amu teniragie, nemuta neeku olchala, tenilo abukoki inaduoo aitubulu inonok. naa kidim atoisho aitobiraki.

Ore ntokitin nadolita tene, naa nkaitubulu natuunoki, napaasha, aa ketii Kuna, nauni anaa irkeek, etii sii inatuunoki anaa orkayiapa. naa keuni Nena ikarie enkang. ore kulo keek ashu Kuna aitubulu neuni tenkae, kipirta ake. elelek euni anaa irkeek oobakishoreki. neuni sii anaa nkaitubulu nauni ayiu irnganayio. etii sii I keek naunore tiatua. naitumiaki aikarie enaduoo ang. ore pee intushul inkeek, nipik eselenkei, nebulu orkayiapa. naa keeku nkiku ashu kikaraa enaduoo ang aitobiraki.

ore engeno arashu mbaa niyeu pias ena aa taa eunoto oo rkeek, keyeu nitur enkop, nipik irnganayio ninukaa ninkar tenebulu laduo nganayio ningadie tonkitin pooki pee minyal peetumoki atubulu ataa olchani sapuk. olemaana ele shani tenebulu amu kiaku oloip lienngiengarie oltungani tenkata nairowa enkop nnaa kidimi sii aitaa olchani obaikeki imoyaritin. ore piok intona ele shani na kishiunye enkirobi na kenare ne ramati amuu keeta faida to oltungani

ore kuna naa iranganayio arashu lanterera oonyai naa teniyeu nintobir kuna na indim atuuno to lchamba nipik irkeek ongadie imoyaritin ningadie sii ngwesin peemenya ninkar angadie kuna ngwesin sapukin, nintayu sii eriya tenebulu penyu aaku nkuti aitubulu pemegor aamitiki ebulu naduo aitubulu inoolong, ore piindip aitaasa inia, peebulu abaiki kiwango naje indim atubukoki irkeek, ore piintayu temukunta ninges nigel nisudoo peenyai

ore kuna naa nkaitubulu naanyai ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena naa eramatata naishori kuna aitubulu pee bulu aitobiraki, ore pee iramat na ikindim ayaki faida amu ore peebulu niaku kumok na indim ainosa na indim sii atimira na tinitum ropiani nitimirua too kuna aitubulu nindim aitsie mbaa kumok ore pee itum nena ropiani nindim ainyangunye kulie daiki nemiata indim ainyangakinye nkera nkilani niasie nkulie baa kumok ake